Kae nitiere jaduong' mahike oniang' kod nyathi manyako mapod tin, chalo kagima jaduong' ni ipuonjo somo kod ndiko, kata nyathi manyakoni temo lerone jaduong'ni gimoro.